Ore kunamashinini eseriani oropiyani nakibooyo empurore nitoki sii ai hakikisha ajo ketukum oltungani iropiyiani enyenaka anaa anaifaa mitoki atii empurore , nitoki si kuna mashinini nchere ai hakikisha ajo kei hakikisha ajo kelelek kesioyo esiai amu ore enkikenata oropiyani na kelelek imutie Neaku ore peaku itipika emashini na kesieki emashini aiken neaku kibooyo enturayioto erishata.

Ore SHIF naa ee e etiu naji anaa ekijo NGO ashu duo enkampuni esirkali naitasheiki e naitasheiki bitisho aa insurance company naingor biotisho oo orparakuo . Kake ore ena naji SHIF tenelo naji neisho entomononi tiatua sipitali , nelaki, nelak nena pisai . Niaku nejia eas , keeta SHIF ereteto sapuk tiatua eramatare.

Ore esiai orisiiti nainyang'ishoreki na keeta esiai nchere, eninyang'u neng'asai aitodolu thibitisho ajo inyang'ua, entoki edukuya, ore eniare niakikisha metaa ore olopeny biashara nemetumoki lasiayiak atupuroi iropiyiani amu kibala kigeroenebaa ntokitin natimiraki tolduka onetok etii olduka ona oropiyiani naba ana profit ropiyani e faida nainotoki ina olong' weneba iropiyani ashu hasara neaku keretisho erist oleng' tiatua biashara.

Ore eramatare oonkishu naa eramatare naidim atareto olosho telulungata amu kidimi anoto nkiri namiri tosokonini nidimi anoto nkiri kumok naa kiimi anoto ninye ajo naa sinanu naa ata noo nkwapi eboo naa kidim sirkali ataret. naa kisumi nai iltunganak nelikini enikoni teneramatishoy nchere kelikini enikoni ee epashare dii olameyu, ntokitin naijo nena naiumisa eramatare oswami oo nitokini sii dii air.

Ore kuna bujeti e teknolojia nayioloi oleng' naa ketiu anaa esimu, esimu taa aa smartphone, nitokini aata taa esimu, nitokini aata eredio, neetae ena naji laptop, nikiata sii computer taa ina enoshi nanapayu. Nitokini aata doi ajo naa sinanu naa enkae bujet naijo naji keetae aitoki tv enatoki naa naing'ori, naitodolu ilomon le nkatitin pookin. Nitokini aata ee aajo naa sinanu ntoki naijo esola napik enkima irbetirini, ntokitin naijo nena. Neetae sii isaai ne ne impujejiti naa nena pookin, niaku taa lelo.

Aa kajo nkalusuni tomon oo imit amuu kiyata nkera kumok, aata nkera tomon, naata nkituak ajo naa sinanu uni, naa kainyaki enkurma nainyaki doi endaa pookin kaata ropiyiani oo ntokitin pookin ata dii ninye nimiyiolo naapuonu ata neramatare amu keramati nkishu nelaki ilchekuti ilmushaarani neukunari nejia, naa ore ninche iyiok mikiata yiok ae siai, eramatare oo nkishu ake ninye ake yiok kitumie ropiyiani ang ,wenoontare, weramatare oolchambai.

Wore aa esidano teniaku obo lormembai lolturur naa nchere , indim anoto esile enkata ninyamalu .enkiretu sii olturtur ashum inkuti pisai inonok metaa iyata olchumati taisere eji maetu aor olturur niata olchumati. Ore enkae naa , ore naji tiatua irmembai loturur naa itum atayiolo lelo membai niaku itum ereteto tialo ninche , nibung sii, nibunganga nitumutumu naboisho olelo tunganak loltururur. Ore sii enkae naa keetae sii ee ee itumutumu sii , indimidimi anoto nai jumla oltururur amu intayuyu certificate, niaku iyatata certificate ena nirgister nitumiemie impisai ata dii ninye tolarikok linyi naa kidim atarewaki intae iropiyiani , nitumutumu iropiyiani niasiesie biashara. Niaku keretisho oltururur amu kedumu oltungani tesiai naa ninye eramatare ompisai wenkae ramatare ino pookin naa ekiret sii tenkata ninyamalu.

Amaa taa sheik naa kajo duo nai nanu keloraikoni ajoito ilarikok . Ekiata ilarikok okuni naa nchere ekiata olaiguanani laa ninye oitasheiki emurua, nikiata oltasat lorkijiji hapo laa ninye duo oigwan orkijiji neyiolou isiatin pookin orkijiji. Nikintoki naaduo aata ajo naa sinanu naaa oldioi oitasheiki, emurua duo, orkerenket naa ninche lelo tunganak oitasheiki eseriani neutaa duo olorere, nerikoo tolaramatitin pookin.

Aitumia nanu mutanao aisilenu iropiyiani naa keetae nkoitoi kumok amu keetae oshi taata entoki naji fuliza aajo naa sinanu nitokini aata keetae apa enaji timiza naa ingas airegister nipik inambai inonok esimu , nipik duo inkarn inonok enkipande, nitoki apik inamba enkipande ,nipik email, ore piidip atipika poookin ningas airegister , pee ekijokini tengas taanyu mainguraki tenaa ajo kebaa iropiyiani nindim aikuna aja. Ore ninye ninye too nkulie rishat naa kelelek nai kijokini toosho empisha , toosho passport enkiti pisha ino enkomom ake aiko nejia. Ore peaku indipa, ore peaku baaa osai are , ore sai uni ,nikirewakini ormesssage ajoki kuna ropiyiani taa indim iyie aisilenu, ninche ibaiki . Ore piyieu , nirony duo , keetae iroruat nintumia , nindim aivisita website ashu ilo ake nintumia ussd code, ningil , niselenu iropiyiani naba anaa inenkishooroto niyieu.

Keyiolo iltunganak enkampuni esafaricom aisul tenkaraki naa ,naa kegira aasishore naa ilainini le safaricom aiwasiliana airorie duo , aparana, nirorie iltunganak lenye . Kitoki sii ayiolo enkampuni naji airtel kenya amu ore ina aampuni naa keyioloti sininye oleng tesiai e network ashu duoo naji ee enkinosata olomon toosimui.

Ee aitomiya nanu ee internet ashumie impisai ainei naatareto oleng', aitumiya internet anaa naaiji embankink, naitumiya ashumie iropiyiani benki ai naitoki sii doi ajo naa sinanu naa apik iropiyiani ewoji nijo noo savings e mpesa enoshi naji mshwari naa kesidain oleng',sidan oleng' amu, ekishumaki iropiyiani ambaka erishata naje niyieu naaji nintoki aasishore. Neeku kesidain oleng'.

Kaata nanu eripoto ebiotisho amu kaata SHA , etiji, atipika, aisajili apa kewon tena toki naji SHA ashu SHIF ,niaku naa ore tenanyamalu nai atum enkiti nyamali ebiotisho

Keetae osupuko oji lemao, ole mao , osupuko sapuk oleng ,oleng, oipirta te ntim emao , neetae enko, kulo supuki naaduo lena kop apa najo irmaasae inturur aiteru laikipia , laikipia , ina kop pookin ajo naa sinanu naa enakop doi nataaniki oldonyio keri aa noo , noo lemorok , nitokini aata ajo naa sinanu kuna kwapi naji naijo doi, kuna dii akeyie anaa inoo noo , naataniki mount Kenya, nena kwapi pookin. Nena kwapi taa pookin isupuki , enkop nasha, Nairobi, ntokini dii aata , enkiata yiook orkiti supuko oji oloolaiser le Ngong.

Amaa kunaropiyani ee ekuna mauti nadung ropiyani ainiei aikonji kai sa toi kintoki aiko amu eteeka taa yiok kulo kokoyok oponaaropiyani anaake neaku mikii mikinining isingolioni tesimu.

Keidim naji oltungani aitalana eiputita kuna pala e kra te internet , aa kidim atejo katii esiai nidimayu nemetii duoo esiai. Idim sii aigero details ashu aigero nkarn enyenak atolimu kewon , ninyialaki naji nkarna enyanak ashu inamba esimu. Idim sii nai ainyialaki matejo ewueji nai station amu ekilikwani oshi kaji itaaniki naji , nilo aiger inenkae kop nemifaa duo paa inena kop ingero.

Ore olarikoni le dukuya lena kop ang e kenya naa keji mzee jomo kenyatta , netorikishe aiteru tolari piteru kenya atum erikore enye oloorok ara tolari loo nkalifuni iip naudo ontomoni ile oongwan ometabaiki mwisho e keeya enye aa tolari le nkalifu nabo oo iip naudo ontomoni naapishana oisiet. Niaku olee etorikishe kenyatta kajo kelarin tomon oongwan ompaka tomon omiet.

Keetae ilaleta longwesi anaa olale le masai mara ,neetae olale lempusel ajo naa sinanu naa ,nitokini sii aata olale longwesi lenkare nairobi, Nairobi park nitokini aata ee isafo ,neetae aitoki ajo naa sinanu naa olale le leee lenaiposha longonot Mount Longonot conserverty neeta ometabaki naiposha amu keetaj sinye naiposha nitokini doi aata di Elementaita neaku aikumok lalaeta doi longwesi.

Keishu taake ninye ropiyani emoruao amu keret oltung'ani amu ore ake peaku oltung'ani moruo nemitoki ajo mataasisho neaku ore nena ropiyani emoruao nikiret peking'uraki yieunot inonok anaa endaa, nkilani, eramatare inon, neigil si nena ropiyani alakie nibol biashara

Olaisiayiani lang', aa kang'asa ajo pole, sore na tenkaraki nena pisai inonok ninyalayie na miata enyemali amu ore te siokinoto nikingira peponu na ropiyani inonok account ino e KCB, neaku miata enyamali tipika oltau enirobi amu kesidain mpisai inonok, ashe oleng'.

Eetae taa statieni eredio nayioloi oleng naketii citizen radio na nejia etiu citizen tv nikinoki aata kbc tv oredio nintoki sii ayioloena naji nosim redio amu ekiraa na yiol irmasaai neetai sii enkae naji mayian frm nikintoki ayiolo station e tifi naji ekimasaai naninye ake kiata ,paran tifi .

Ore pelaki iropiyiani e sirkali itumiay paybill naa keji nchere pee meinyiala , pee menyae ake iropiyiani esirkali ilaisiayiak le sirkali . Keji sii peetumokini atayiolo esiana oropiyiani tesiokinoto nagirae angamu esirkali. Kisaidia sii peyie etumokini atayiolo esiana ashu atayiolo enkata eneba iltunganak logira aitumia, nena, nena , nena siatin, nena tokitin esirkali aa kebaa iltunganak ogira, ogira services esirkali , services nena serverice

Ashu iropiyiani naa matejo nai iyata indolai olamerikani nimbelekeny aitaa inchilingini ekenya arashu naa ore tenkae naa indim sii naji atejo aibelekenya iropiyiani inchere atipika iropiyiani intokitin niaku mokire

Ore elaare nanyor nanu naa ene M-Pesa amu kelelek elaare e M-Pesa oleng', naa meeta duo naji enindim ataasa. Meeta ewuei nemetii M-Pesa, naa kumok sii iltung'anak oitumia M-Pesa, niaku kelelek elaare e M-Pesa oleng'.

Kidimi ataasishore M-PESA, arashu m-bankig ah mobile banking ,ah idim ake aitumia ebenki ino aterewa ropiyiani atalakishore.

Keetae Milele mall torkerenket lenyoremuny neetae aitoki irmokesen neetae enkaji emowuo, nitokini aata kajo na sinanu aa absa nkajijik sapukin nona temurua osupuko lang.